Gima ahero tiyo go ahinya e yudo weche en kaka mbui, ahinya ahinya atiyo kod facebook, facebook kanyo okonya timo osiep kanyo kendo gin ginyalo dhano kata wan wanyalo yudo weche manyalo konyowa e ngima. Weche mag tich wayudo kokalo e face book kaachiel kod weche ma timore e pinywa kae kaachiel kod aluora wa duto te. E facebook bende konyowa mondo wayud weche mag tiegruok kawadhi ahinya wanyalo yudo weche mag tiegruok kaachiel kod bedo jago motegno weche mag dak bende wanyalo yudokuno manyalo konyowa mondo mi wadag gi kwe e aluora magwa

Mokwongo nyaka anyis janyiewo kuma onyayudo dstv mwadendo ni office dstv kendo kosechopo e office mar dstv oripo ochop kod ID mare manyalo nyiso nyingene duto. Bang' kosechopo gi id mare janyieo mar dstv idhi nyise kaka onyalotiyo kod dstv kendo inyanyise kaka onyalo subsribe kotiyo kod mpesa kata bank kata dstv app kendo bang mano ibiro miye dstv kaachiel kod dish mare kendo idhi konye nyaka lose mondo ochak tiyo miluongo ni installation bang' kanyo to janyieo nyalo penjo penjo moramora kuom jogo mantiere office mar dstv mondo otagi kendo kaka ginyalotiyo kode ka gichopo e dala kaka gin jonyiewo